Bengi iria ciũĩkaine ta Standard Investment Bank nĩ bengi ikoragwo irĩ cia mwanya kuona itikoragwo ikĩheyana motungata macio ma mbeca kũrĩ mũingĩ. Amu makoragwo makĩheyana motungata gatagatĩ ka mabengi marĩa manene o ũndũ ũmwe na andũ arĩa marĩ na mbeca na gĩkĩro kĩnene. Na mũno makĩria guoka nĩ rĩrĩa kambuni icio nene irenda gũkorwo igĩthondeka mbeca na njĩra ya kwendia share thĩiniĩ wa makambuni maya. Bengi ici nĩcio ikoragwo igĩbanga wendia wa share ici. O ho bengi ici cia Standard Investment Bank nĩikoragwo igĩthondeka mĩtaratara ya ũgũri wa makambuni gatagatĩ-inĩ wa makambuni, o ũndũ ũmwe magĩtigĩrĩra nĩmakorwo mathogora akorwo nĩ kambuni ĩmwe ĩrenda kũgũra ĩngĩ, magathogora na kũmateithĩrĩria gũthondeka ngirimiti ĩgiĩ ũgũri ũcio, nĩguo gũtigĩrĩra kambuni icio igĩrĩ nĩciaingĩra thĩiniĩ wa ngirimiti na njĩra hũthũ. O ho bengi ici nĩiteigagĩrĩra kambuni kũramata o ũndũ ũmwe na kwendia share ciao thĩiniĩ wa thoko, nĩguo gũtigĩrĩra matirakorwo magĩkuruhania na wendia ũyũ ĩmwe kwa ĩmwe. Na o ho nĩmateithagĩrĩria gũkorwo magĩethera makambuni maya agũri o ũndũ ũmwe na endia.

REREC nĩ rũhonge rwa thirikari rũrĩa rũkoragwo thĩ wa ministry ya mahinya, ĩrĩa gwa kahinda gaka ĩratongorio nĩ Opiyo Wandayi. Na REREC nĩ kuuga Rural Electrification and Renewable Energy Coorperation, na rũhonge rũrũ rũkoretwo rũhetwo wĩigĩrĩrĩki nĩ thirikari wa gũtigĩrĩra atĩ hinya wa thitima nĩwakorwo ũgĩkinya kũũrĩa matũũra-inĩ marĩa maraihĩrĩirie mataũni-inĩ, na oho gũtigĩrĩra nĩmakorwo makĩnyitanĩra na thirikari cia kaũntĩ oũndũ ũmwe na ikundi itarĩ cia gĩthirikari, harĩ gũtigĩrĩra atĩ kũrĩa thitima itangĩkinya nĩmakorwo magĩũka na kĩhonia gĩa gũtwara hinya wa mwaki mũ, kũndũ kũu ta njĩra cia kũhũthĩra solar oũndũ ũmwe na gũthondeka iceceni nini cia gũthondeka hinya wa thitima kũũrĩa matũũra-inĩ, nĩgwo gũtigĩrĩra andũ othe nĩmakinyĩrwo nĩ hinya kana mwaki wa thitima, na mũno makĩria thĩiniĩ wa mathukuru marĩa ma, ma, maraihĩrĩirie mũno gũkũ bũrũri-inĩ na njĩra ya gũtigĩrĩra atĩ nĩmekĩra mĩtambo ya solar, nĩgwo gũtigĩrĩra gĩthomo kĩa ndigito nĩgĩakinyanĩra, kwona thukuru ici nĩirabatara mwaki wa thitima.

Andũ a rũrĩrĩ rwa Njaluo, nĩ maakoretwo metĩkĩtie na njĩra nene, atĩ Lwanda Magere yaarĩ njamba yao ya ita. Na ĩrĩa yakoragwo na hinya wa magegania o ũndũ ũmwe na wa ciama. Kuona ndakoragwo akĩhotwo mbara-inĩ ciothe cia ndũrĩrĩ, irĩa rũrĩrĩ rũrũ rwakoragwo rũkĩrũa na rũrĩrĩ rwa Nandi. Na nĩ gũgĩtuĩkaga, nĩguo andũ a Nandi makorwo makĩmenya nĩkĩĩ gĩtũmaga ona matheca kana gũtemanga Lwanda Magere ndakoragwo agĩkua rĩrĩa me thĩiniĩ wa mbaara, nĩ makorirwo, makĩmwethera mũhiki ũmwe wao na agĩkorwo akĩhikio nĩ Lwanda Magere. Na ũyũ agĩkorwo akĩmaiyĩra thiri, atĩ ũngĩenda gũkorwo ũkĩũraga Lwanda Magere, no ũthecire kĩruru gĩake kana ũgĩtemange. Na ũguo nĩguo Lwanda Magere ahotirwo. Omieri nayo yarĩ nyoka mũthemba wa gĩtarara, na kĩrĩa gĩetĩkĩtio, atĩ nĩ kĩarehaga maũndũ mega o ũndũ ũmwe na irathimo thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwa Njaluo, o ũndũ ũmwe na ndũrĩrĩ irĩa ciakuhĩrĩirie iriia rĩa lake Victoria. Na gũtuĩkaga, rĩrĩa nyoka ĩno ĩngĩamĩrire na yoneke nĩ mũingĩ, nĩ makoragwo makĩemnya, atĩ nĩ gũkuura mbura, na ũndũ ũmwe kĩmera nĩ gũgũkorwo kĩagĩrĩire, na gũtigĩrĩra atĩ rũrĩrĩ rũrũ nĩ rwathiĩ na mbere na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Andũ aingĩ na mũno atumia gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya nĩmakoragwo makĩnyitana thĩinĩ wa ikundi iria ciũĩkaine ta chamas, na ũrĩa makoragwo makĩhotha mbeca o thutha wa kahinda ta kiumia kana o mweri na gũciĩkĩra thĩinĩ handũ hamwe magacoka magakombithia mũndũ ũmwe akarĩhaga na njoherera nini. No rĩu mabengi nĩmonete kanya gaka, na magakorwo magĩthondeka mĩtaratara ya gũtigĩrĩra nĩmakorwo makĩgucia ciama ici thĩni-inĩ wa mawĩra ma bengi. Kwa mũhano, bengi nyingĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩikoragwo na akaunti ĩkoragwo ikĩhingũrwo nĩ ciama kana chamas ici, harĩa hakoragwo amemba nĩo marekĩra thaĩni nĩguo kũruta mbeca na njĩra ĩyo nĩĩtũmaga gũkorwo na ũigĩrĩrĩki thĩinĩ wa chamas ici. Oho ikundi ici nĩikoretwo igĩthomithio nĩ mabengi njĩra njega cia kũigithia ta kũgũra mĩgũnda, o ũndũ ũmwe na gũkombera thirikari mbeca kana kũiga mbeca thĩinĩ wa akaunti kwa ihinda matakũruta magacoka makaheo na njahĩrĩra nene. Na oho mabengi maya, nĩmakoretwo magĩtigĩrĩra atĩ nĩmakorwo magĩkombera ikundi ici mbeca na na njĩra ya thĩ na ũndũ ũrĩa ũrakũria ciama ici na njĩra njega.

Wabici cia thirikari cia wĩyandĩkithia wa andũ o ũndũ ũmwe na wa andũ arĩa makorwo magĩkua nĩiteithagia mũno harĩ bũrũri. Wambere nĩguo bũrũri ũkorwo ũkĩmenya nĩ ciana cigana irakorwo igĩciarwo o mũthenya. Nĩguo thirikari ĩhote gũkorwo ĩgĩbanga thĩinĩ wa kũheyana motungata mayo kũrĩ ciana, o ũndũ ũmwe na kũmenya nĩ andũ aigana me thĩinĩ wa bũrũri. Nĩ hakoragwo na bata hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akorwo agĩciarwo agakorwo agĩthiĩ gũkorwo akĩhoya marũa ma kuonania rĩrĩa aciarirwo na kũrĩa aciarĩirwo. Nĩguo gũtigĩrĩra thirikari nĩyakorwo ĩkĩmwandĩka thĩinĩ wa rekondi ciayo. Oho rĩrĩa mũndũ akorwo agĩkua thirikari nĩkoragwo ĩkĩheyana marũa ma kuonania mũndũ ũcio nĩakorwo agĩkua na rĩrĩa akuire. Wambere ndeto ĩno nĩkoragwo ĩgĩteithĩrĩria rĩrĩa indo irakorwo ikĩgayanwo. Na ũndũ ũmwe rĩrĩa indo cia ũyũ mũkui irakorwo ikĩmenyeka kũrĩa igũthiĩ na nĩa ene cio. Na ũtarĩ na marũa maya ma kuonania atĩ mwene indo icio nĩakorirwo agĩkua indo ciake nĩikoragwo na thĩna na noikorwo ikĩrema gũkorwo ikĩgayanwo kana gũkorwo ikĩnengererio ene.

Thirikari ya Kenya Kwanza ĩtongoretio nĩ mũthathe president William Ruto o ũndũ ũmwe na ministry ya kĩgĩna nĩkoretwo igĩũkĩrĩrwo, nĩgũkorwo makĩheyana mbeca nyingĩ cia gũkorwo thingira wa iregi wa Nairobi o ũndũ ũmwe na mathingira manini marĩa makoragwo thĩiniĩ wa matũra matiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ, gũkorwo magĩkĩrĩrwo mbeca nyingĩ cia kũmaka werũ o ũndũ ũmwe na gũthondeka ũthiũ wacio. Na thĩiniĩ wa watho wa kĩgĩna wa mwaka ũyũ wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na ithano na ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na ithathatũ, ministry ya kĩgĩna nĩ ĩrakorirwo ĩkĩiga keheri-inĩ mirioni magana manana ma mĩrongo kenda na ithathatũ, cia gũkorwo nyũmba ici igĩakwo werũ. Na nyũmba nini kana thingira mũnini wa iregi wa Naikuru ũrakorirwo ũkĩigĩrwo keheri-inĩ ciringi mirioni mĩrongo ĩrĩ na ithano cia kũrĩkĩrĩria wĩra ũrĩa ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere hau. Na mwaka mũhĩtũku thingira ũyũ, nowakoretwo ũkĩheo ciringi mirioni magana merĩ ma mĩrongo ĩtano cia gũkorwo igĩakwo werũ, o ũndũ ũmwe na gũtigĩrĩra nĩ wagĩa ũthiũ mwerũ.

Wabici ya ũthuthuria wa mahĩtia ma wĩki naĩ gũkũ bũrũri-inĩ, na ĩrĩa yũĩkaine ta DCI nĩkoragwo ĩkĩruta mawĩra matiganĩte. Wambere arĩ gũtigĩrĩra nĩyakorwo ĩgĩthuthuria mahĩtia ta ma ũragani, ũici wa kĩahinya wendia wa ndawa cia kũrebia o ũndũ ũmwe na maũndũ mangĩ maingĩ. Na meka ũũ wĩra ũcio ũngĩ wao ũkoragwo arĩ wa gũtigĩrĩra atĩ nĩmakorwo magĩteithia rũhonge rwa ũcirithania na mũno makĩria obici ya thitango cia mũingĩ na gũtigĩrĩra nĩmakorwo magĩtwara ũira ũrĩa makorwo makĩona thĩinĩ wa igoti nĩguo gũtigĩrĩra arĩa manyitwo na mahĩtia nĩmakorwo makĩohwo. Oho rũhonge rũrũ rwa ũthuthuria nĩrũkoragwo na wĩra wa gũtigĩrĩra atĩ harĩa wĩkinaĩ wakorwo ũkĩoneka nĩmakorwo magĩkinya ho marigicĩria na makorwo makĩoya ũira nĩguo gũtigĩrĩra arĩa meka wĩkinaĩ ũcio nĩmakorwo magĩikio ngono. Oho nĩmakoragwo na ũigĩrĩrĩki wa gũtigĩrĩra atĩ nĩmakorwo magĩthuthuria mahĩtia marĩa makorwo makĩoneka ta ũici wa mbeca o ũndũ ũmwe na waganu wa rũrenda-inĩ kana cyber crime.

Gatiba ya bũrũri wa Kenya ĩrĩa yakorirwo ĩkĩhĩtũkio mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na ikũmi, nĩyakorirwo ĩkĩhe mũkenya hinya wa gũkorwo agĩtetia maũndũ marĩa arona matirathiĩ wega thĩiniĩ wa thirikari ona kana honge cia thirikari, na njĩra ya gũtigĩrĩra atĩ nĩetĩkĩrio gũkorwo akĩrũrũngana na gũtwara mateta make kwĩ wabici ĩrĩa arona tegĩkorwo ĩkĩmũteithia ona kana kwĩ honge cia thiri, cia ũgitĩri nĩgwo gũtigĩrĩra atĩ mateta make nĩmakorwo makĩrorwo. Kwa mũhano, mwaka mũhĩtũku rĩrĩa akenya na mũno makĩria mbeũ njĩthĩ yonire nĩgũkorwo ĩkĩhinyĩrĩrio nĩ watho wa kĩgĩna ũrĩa wakoretwo ũgĩtengemanio mbunge na ũrĩa wakoragwo ũkĩongerera magoti maingĩ, mbeũ njĩthĩ nĩmakorirwo makĩĩyumĩria thĩiniĩ wa barabara na magĩkorwo makĩrũrũngana ũndũ ũrĩa wacũngĩrĩirie mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto, akorwo akĩeheria na gũteanĩria watho ũcio wa kĩgĩna wa mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na inya ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na ithano. Oho ica ikuhĩ arigitani a gĩkĩro gĩa clinical officers nĩmarakoretwo makĩrũrũngana mũciĩ mũnene wa Nairobi makĩenda makorwo makĩheywo mbeca, na ũndũ ũcio nĩũrateithirie kũmatetera.

Ũrutani wĩgiĩ mbeca harĩ gĩkundi o ũndũ ũmwe na andũ kĩũmbe, nĩ ũkoragwo ũgĩteithia na njĩra nene harĩ gũthomithia mũndũ ũcio kana gĩkundi kĩu, ũrĩa mangĩkorwo makĩramata mbeca ciao wega. O ũndũ ũmwe na kũrĩa makoragwo makĩruta mbeca ici, nĩguo gũtigĩrĩra nĩ makorwo makĩĩrũgamia kĩmbeca. Wa mbere, gĩthomo gĩkĩ nĩ gĩthomithagia andũ, atĩ ndũbatiĩ gũkorwo tu na handũ hamwe tu ũrakorwo ũkĩruta mbeca ciaku, nĩ amu handũ hau hangĩkorwo hagĩkĩũngũmana, no ũkorwo ũgĩtigwo wĩna thĩna na ũtarĩ na ũndũ wa gwĩka. Oho, thĩiniĩ wa gĩthomo kĩa mbeca, andũ nĩ mabundithagio, makorwo makĩigithia kũndũ gũtiganĩte, na kũndũ kũrĩa kũrĩtigagĩrĩra atĩ, nĩ ũrakorwo ũkĩona mbeca ingĩ, kuumania na kũndũ kũngĩ. Handũ ha gũkorwo tu nĩ mũcara, kana nĩ gabiacara gaku kamwe ũrakorwo ũkĩhoka. Kwa mũhano, andũ nĩ makoragwo makĩrwo okorwo wĩ mwandĩke, no ũkorwo ũkĩĩga biacara ya kando nĩguo ĩkũingagĩrĩrie mbeca, kana ũkorwo ũkĩkombithia thirikari mbeca, kana ũkĩgũra ma share thĩinĩ wa makambuni. Nĩguo gũtigĩrĩra atĩ, nĩ ũrona mbeca ingĩ irĩa ingĩkũhotithia gũkorwo ũkĩigithia na gũkorwo ũkĩgacĩrithia mũtũrĩre waku wa mbeca.

Biacara ya nguo ngũrũ kana iria ciũkaine ta nguo cia mĩtumba gũkũ bũrũri-inĩ na gĩtarũ kĩa Africa nĩũkoragwo ũnyitĩte thing'a mũno, na ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũthondekete mawĩra maingĩ kũrĩ andũ aingĩ thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ wa Kenya, kwona gĩtarũ-inĩ kĩa Africa ya irathĩro, thoko ĩrĩa nene mũno ya nguo ici cia mĩtumba ĩkoragwo gũkũ bũrũri-inĩ, na ũndũ ũyũ nĩũthondekete mĩeke mĩingĩ mũno ya mawĩra. No ona ĩkĩrĩ na mawega magwo, rĩu kambuni ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩthondeka nguo gũkũ bũrũri-inĩ matikoragwo mena thoko njega nerĩa yagĩrĩire, kwona nguo nyingĩ iria makoragwo magĩthondeka ciĩ njerũ makoragwo magĩthondekera makambuni ma mabũrũri ma nanja ta rũraya oũndũ ũmwe na ngeretha, ũndũ ũrĩa ũcokaga gũcũngĩrĩria nguo ici icoke gũkũ ciĩ ngũrũ na kwaga gũkũria bũrũri na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, kwona akenya magĩkorwo makĩgũraga nguo njerũ ũndũ ũcio no ũteithie harĩ gũkũria kwa iganda iria ithondekaga nguo oũndũ ũmwe na ũrĩmi wa mbamba, na indo iria ingĩ ithondekaga ngora cia gũthondeka nguo, na ndeto ĩyo ĩkorwo ĩgĩkũria ũtonga wa bũrũri na gĩkĩro kĩnene.

Nĩ kũrĩ na kũndũ kũingĩ kũrĩa indo ikoragwo ikĩingĩrĩra gũkũ bũrũri-inĩ, kuuma mabũrũri ma na nja, na gĩcigo kĩa Namanga nĩ kĩmwe kĩa kũndũ kũrĩa indo ikoragwo ikĩingĩrĩra gũkũ bũrũri-inĩ. Na nĩ gũbatiĩ gũkorwo gũgĩkĩrwo mĩtaratara mĩiingĩ na na ĩrĩa yagĩrĩire, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ. Wa mbere indo irĩa iraingĩra gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ikinyanĩirie ikĩro, na oho, nĩ irakorwo ciĩ njega na ũgima wa mwĩrĩ wa Akenya. Oho nĩ gũbatiĩ gwĩkĩrwo mĩtaratara, ya gũtigĩrĩra atĩ andũ arĩa othe maraingĩrĩria indo ciao kũhĩtũkĩra mũhaka-inĩ wa Namanga, nĩ makorwo makĩrĩha igoti rĩrĩa rĩagĩrĩire, nĩguo gũtigĩrĩra bũrũri nĩ wona mbeca cia gũtwarithia na mbere maũthii wa na mbere o ũndũ ũmwe na motungata ma thirikari. Oho, mũtaratara ũngĩ ũbatiĩ gwĩkĩrwo kahinda gwa kahinda, nĩ gũtigĩrĩra, atĩ indo irĩa iraingĩra kũhĩtũkĩra mũhaka ũyũ wa Namanga, nĩ indo irĩa itararehe ũcindani mũnene, thĩiniĩ wa indo irĩa irĩmagũo nĩ arĩmi gũkũ bũrũri-inĩ, ta iriia o ũndũ ũmwe na matumbĩ. Na rĩrĩa kwĩna matumbĩ maingĩ gũkũ bũrũri-inĩ, indo nĩ ibatiĩ gũtigĩrĩrwo itiraingĩra na njĩra nene thĩiniĩ wa mũhaka wa Namanga.

Kambĩini ya Beyond Zero yakorirwo ĩkĩambĩrĩrio nĩ ũrĩa warĩ mũtumia wa president wa kana wa bũrũri wa Kenya Uhuru Muigai wa Kenyatta nĩwe Margaret Kenyatta, na kambĩini ĩno yarĩ na itanya rĩa gũtigĩrĩra nĩmakorwo makĩnyihanyihia ona kana kũhukia ikuũ cia atumia oũndũ ũmwe na ciana iria ciane, ciahanĩkaga rĩrĩa atumia maragĩa mwana kana thuutha mũnini thuutha wa kũgĩa mwana. Na oho nĩmaarĩ na mworoto wa gũtigĩrĩra atĩ gũtambio kwa mũrimũ wa mũkingo kana HIV rĩrĩa mũtumia aragĩa mwana nĩwakorwo ũkĩhukio ona kana kũnyihanyihio. Na nĩmakorirwo makĩambĩrĩria kambĩini ĩno na njĩra ya gũkorwo makĩheana ngari kana, ciagũkorwo ĩkĩheana motungata ma ũriga, ũrigitani thĩiniĩ wa kaũntĩ ciothe mĩrongo ĩna na mũgwanja gũkũ bũrũri-inĩ, na gũtigĩrĩra ciĩna ma, aruti a wĩra a ũgima wa mwĩrĩ a kũhe atumia na ciana ciao ũrigitani, mũno makĩria atumia arĩa me icigo-inĩ iria iraihĩrĩirie na mataũni kana na thibitari, oũndũ ũmwe na icigo iria ciakoragwo na mandagĩtarĩ kana ndawa itarĩ njiganu.

O barabara ya Nairobi ĩrĩa yũĩkaine ta Expressway, nĩ ĩkoragwo ĩna ũthaka na ũgemu mũnene mũno makĩria. Na ona ũthengia wa maũndũ maya, nĩ ĩkoragwo ĩgĩteithĩrĩria na ĩna ũguni mũnene mũno makĩria, kũrĩa amĩhũthĩri. Wa mbere, nĩ atĩ, nĩ ĩkoragwo ĩgĩteithia mũndũ harĩ kũmenyerera mathaa, kuona mũndũ ũrenda gũkorwo akiuma mwena wa Mombasa Road, akorwo agĩthiĩ kũrĩa gwĩtagwo Westland, nĩ akoragwo akĩoya kahinda kanini mũno, ũndũ ũrĩa ũteithagia harĩ kũhũthĩra mathaa wega. O wa keerĩ nĩ atĩ, nĩ ĩteithagĩrĩria andũ harĩ kweherana na kũnyitana kwa ngari ĩrĩa kũhanakaga rĩrĩa andũ magera barabara ya Uhuru Highway, o ũndũ ũmwe na Mombasa Road, na gũteithĩrĩria mũndũ kũguthũka harĩa arakorwo agĩthiĩ naihenya. Oho, barabara ĩno, nĩ ĩtigagĩrĩra, atĩ mũndũ ũrĩa ũrakorwo ena mbeca cia kũrĩhĩra, nĩ akorwo agĩtwarithia ngari yake barabara-inĩ njega na ĩtarĩ na marima ta ũrĩa barabara ya thĩ ĩkoragwo ĩhana, ũndũ ũrĩa ũtũmaga ngari irĩa igeraga barabara mũno ciĩtheme na gũthũkangio nĩ kũranga marima marĩa makoragwo thĩ.

Tũgĩkũra thĩiniĩ wa icagi, ona kana rĩrĩa twathire thĩiniĩ wa mathukuru na tũgĩcamania na ciana ciaumĩte mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi, nĩ twakoragwo tũkĩĩrwo o ũndũ ũmwe na kũganĩrwo ng'ano njega na cia magegania, irĩa ciatũkenagia na kwenda gũtũma tũĩrirĩrie atĩ mũthenya ũmwe nĩ tũgakorwo tũgĩkinya mũciĩ ũcio mũnene na ithuĩ tũkorwo tũkĩyonera. Wa mbere, nĩ tweragwo atĩ, Nairobi nĩ kuo gũkoragwo na kĩharo kĩnene kĩa ndege. Na arĩa maikaraga Nairobi nĩ matwĩraga atĩ, nĩ macionaga ikĩũmbũka, ũndũ ũrĩa watũmaga mũndũ erirĩrie atĩ rĩrĩa agakinya Nairobi, nĩ agathiĩ kuona ndege icio, irĩa cikoragwo ciĩ nditũ ũrĩa ikoragwo ikĩũmbũka. Oho, nĩ ũndũ wa gũkorwo hĩndĩ ĩyo, kũndũ kũingĩ thĩiniĩ wa icagi gũtiakoragwo na thitima, nĩ tweriragĩria mũno gũthiĩ Nairobi gũkũ nĩguo tũtigagĩrĩre atĩ nĩ tuona thitama na ũtheri wa cio nginya ũtukũ. Gĩcagi-inĩ, hĩndĩ ĩrĩa mũndũ angĩakorirwo akĩona ngari nyingĩ no rĩrĩa kwĩna mathiko kana ũhiki, na nĩ twaiguaga Nairobi cikoragwo ciarĩte raini, na kau nĩ kaũndũ gatũmaga mũndũ akorwo akĩenda kwĩrirĩria gũka Nairobi, nĩguo one ngari icio nyingĩ.

Thukuru wa mathomo ma igũrũ wa mũltimedia kana yunivathĩtĩ ya mũltimedia, nĩ imwe cia thukuru cia andũ kĩũmbe iria ikoretwo ihetwo marũa nĩ thirikari, ikorwo ikĩheana kothi itiganĩte, na kwa mũhano kothi iria ikoragwo ikĩheanwo thĩinĩ wa yunivathĩtĩ ya Multimedia, nĩ ya wandĩki wa mohoro kana journalism o ho, nĩ makoragwo magĩthomithia kothi ĩgiĩ ũũgĩ wa kĩrĩũ o ũndũ ũmwe na tekinoronjĩ kana information and technology ĩrĩa makoragwo makĩheana gĩkĩro kĩa ndingirii o ũndũ ũmwe na gĩkĩro kĩa ndipuroma. O ho nĩ makoragwo magĩthomithia waaki ũtiganĩte nĩyo ĩtagwo engineering na kwĩna kothi itiganĩte ciĩgiĩ ũengineer ikoragwo ikĩheanwo thĩinĩ wa yunivathĩtĩ ĩno ya Multimedia. O ho nĩ makoragwo makĩheana kothi yũyĩkaine ta social sciences iria nacio ikoragwo ikĩheanwo na gĩkĩro kĩa ndipuroma o ũndũ ũmwe na gĩkĩro kĩa ndingirii thĩinĩ wa thukuru ũyũ.

Thĩ-inĩ wa kaũntĩ ya Kisumu gĩcigo mbunge kĩrĩa kĩũĩkaine ta Seme, haha nĩ ta kiromita mĩrongo ĩrĩ na kenda kuma taũni-inĩ ya Kisumu, nĩkuo ihiga rĩrĩ rĩa Kit Mikayi rĩkoragwo. Na ihiga rĩrĩ akoragwo arĩ mahiga matatũ maikaranĩire, ũndũ ũrĩa kũringana na ng'ano o ũndũ ũmwe na ũndũire wa rũrĩrĩ rwa Njaruo maugaga atĩ ihiga rĩrĩ rĩkoragwo rĩikarĩte ta muciĩ wao. Na ihiga rĩrĩ rĩetirwo Kit Mikayi gũgĩtwĩka he mũthuri wathiaga kuo gũthiĩ gũcera na kũhoera thĩ-inĩ wa ihiga rĩrĩ, na mũtumia wake orio oigaga atĩ nĩ athire kwĩ mũtumia wake wa mbere. Ihiga rĩrĩ nĩ rĩkoragwo rĩtwĩtwo handũ hathingu nĩ andũ arĩa makoragwo magĩthoma ndini ya Legio Maria, na nĩ makoragwo magĩthiĩ kũhoera handũ haha na ũndũ ũyũ nĩ ũgucagĩrĩria ndũrĩrĩ nyingĩ kuma kũndũ gũtiganĩte, arĩa makoragwo magĩthiĩ kũrĩrorera, arĩa angĩ magĩthiĩ tu kũhoera haha magĩtĩkia atĩ mahoya mao nĩ makũigwĩka na ihenya nĩ Ngai na mabataro mao makorwo makĩhingio.

Rũĩ rwa Sondu Miriu, nĩ rũkoragwo na ng'ano nyingĩ cianaganĩrwo ciana kumagia na hau gatene, ciĩgiĩ rũũĩ rũrũ maũndũ marĩa maha manahanĩka kũrũhĩtũkĩra. Athuri a na hau gatene kuma rũrĩrĩ-ini rwa Njaruo ni makoragwo makĩganĩra ciana atĩ rũũĩ rũrũ nĩ rũkoragwo na roho ũĩkaine ta Jechen, roho ũrĩa ũkoragwo ũkĩgitĩra o ũndũ ũmwe na kũgitĩra rũũĩ rũrũ. Oho, nĩ gwatwĩkaga atumia arĩa arĩtu o na kana ciana nini itiabatiĩ kũhetũkĩra thĩini wa rũũĩ rũrũ hwainĩ kana kĩroko gĩa tene, nĩ amu gwatwĩkaga hĩndĩ ĩyo nĩguo roho ũyũ akoragwo agĩcangacanga na no agere andũ acio ngero. Oho, nĩ gwatwĩkaga atĩ thĩ-inĩ wa rũũĩ rũrũ rwa Sondu Miriu, nĩ rwakoragwo rũkĩrakara mũthenya nginya gũtarĩ mbura, na gũkorwo rũgĩkuua mĩciĩ o ũndũ ũmwe na nyamũ rĩrĩa rwarakara. Sondu Miriu oho nĩ kwĩrĩkanaga atĩ nĩ kwarĩ nyoka yaikaraga thĩ-inĩ wa rũũĩ rũrũ na mũno makĩria nĩ wonaga ũtheri ũrainĩra igũrũ rĩa maaĩ, mũno makĩrĩa rĩrĩa kwĩ na mweri kana rĩrĩa mweri ũcangararĩte na njĩra nene.

Thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwa Njaruo nĩ kurĩ maũndũ maingĩ mekagwo ma ũndũire, na Tero Buru nĩ ũndũ ũmwe ũkoragwo ũgĩkwo rĩrĩa mũndũ akorwo agĩkua, na mũno makĩria mũtongoria ona kana mũthuri mũkũrũ na ũrahetwo gĩtĩo thĩini wa rũrĩrĩ rũrũ. Tero Buru ĩkagwo na njĩra ya anake o ũndũ ũmwe na athuri gũkorwo magĩteng'era muciĩ wa mũkui makiugaga mbu o ũndũ magĩkayaga manyitĩte mĩtĩ na matimũ o ũndũ ũmwe na indo cia ũndũire. Na bata wa ũndũ ũyũ nĩ gũtigĩrĩra atĩ roho wa gĩkuũ nĩ waingatwo thĩini wa muciĩ ũcio wakuuo, nĩ guo gũtigĩrĩra gũtinagĩa gĩkuũ kĩngĩ kĩa naihenya. Oho, nĩ kwĩrĩkanaga mũtugo ũyũ wa Tero Buru nĩ wateithagĩrĩria harĩ kũonia roho wa mũkui njĩra ya gũthiĩ kũrĩa maroho ma andũ arĩa makua mathiaga, nĩ guo gũtigĩrĩra nĩ athiĩ arĩ mũndũ mũkenu, na oho, kaũndũ gaka nĩ gathiaga na mbere thĩini wa matũra ma icagi-inĩ, no mataũni-inĩ nĩ karemire kũona no hinya maũndũ macio makorwo magĩkĩrwo nyũmba cia gũkomborwo.

Woyani wa makurutu marĩa makoragwo makĩingĩra thĩinĩ wa honge itiganĩte cia ũgitiri cia thirikari nĩũkoragwo ũgĩtwarithio na mbere icigo-inĩ nini cia kauntĩ kana o gĩcigo kĩa ũmbunge. Nĩguo gũtigĩra thirikari nĩrathiĩ na mbere na kuongerera andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa honge cia ũgitĩri ta borithi, o ũndũ ũmwe na kwa jeci,o ũndũ ũmwe na rũhonge rwa ũgitĩri wa jera. Na ũndu ũyũ ũkoragwo ũkĩhanĩka kahinda gwa kahinda na kũrĩa abithaa anene a honge ici cia ũgitĩri makoragwo magĩthiĩ matũra-inĩ na gũcagũra andũ arĩa makinyanĩirie ikĩro, nĩguo makorwo makĩingĩra thĩinĩ wa honge ici nĩguo kũgacĩrithia ũgitĩri wa bũrũri. No ona kũhana ũguo nĩgũKoretwo na mateta maingĩ thĩinĩ wa bũrũri gũgĩtuĩka woyani ũyũ nĩ ũkoragwo ũgũmĩirwo nĩ ungumania kuona nĩgũtuĩkaga hee andũ makoragwo magĩtio kĩmanjĩka kĩnene kĩa mbeca nĩguo makorwo makĩoywo ona kana rĩrĩa kũroyanwo gũgakorwo na ũkabira mũingĩ kũrĩa kabira imwe cikoragwo cikĩenderererwo gũkĩra ndũrĩrĩ iria ingĩ.

Kambũni itiganĩte cia ũkinyanĩria ta Safaricom, Airtel o ũndũ ũmwe na Telkom nĩ makoragwo makĩheana ũtũngata wa internet. Na harĩa matigagĩrĩra atĩ, o mbeca irĩa wĩnacio no ũhotaga gũkorwo ũkĩamũkĩra motungata maya ma internet, na njĩra ya gũkwenderia bundles irĩa ũngĩhota gũkorwo ũkĩgũra na mbeca nini, ũcoke ũkorwo ũkĩingĩra nenda-inĩ na kũruta wĩra ũrĩa ũrakorwo ũkĩenda. Bata o ũndũ ũmwe na ũguni wa gũkorwo atĩ mũkenya no agũre bundles cia kuma ciringi ithano gũthiĩ naigũrũ, nĩ atĩ nĩ akoragwo ena kanya ga gũkorwo akĩona motungata ma nenda-inĩ na njĩra hũthũ na njĩra ya raithi. Na ũndũ ũrĩa ũngĩteithĩrĩria okorwo nĩ arĩmi gũkorwo magĩthoma maũndũ megiĩ arĩmi kũhĩtũkĩra internet o ũndũ ũmwe na App irĩa ciĩ thĩinĩ wa thimũ. Na okorwo nĩ mũrutwo, mũciari wake ona atarĩ na mbeca nyingĩ no ahote gũkorwo akĩmũgũrĩra bundles cia gũkorwo akĩrora maũndũ megiĩ mathomo thĩinĩ wa nenda-inĩ, na gũtigĩrĩra gĩthomo nĩ kĩa gacĩra.

Ũyũ, nĩ ũrĩa warĩ mũtongoria wa bũrũri wa Kenya wa kana, nĩwe mũgathe Uhuru Muigai wa Kenyatta. Na ũrĩa wacagũrirwo mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na ithatũ, nginyagia mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩĩrĩ na igĩrĩ. Harĩa akorirwo agĩtungata bũrũri wa Kenya, ta mũtongoria waguo gwa kahinda ka mĩaka ikũmi. Na ũrĩa warĩ mũnini wake, arĩ ũrĩa nĩ mũtongoria wa kahinda gaka president William Ruto. Uhuru wa Kenyatta, atanatuĩka mũtongoria wa bũrũri, nĩ atuĩkĩte, mũnini wa prime minister wa bũrũri ũyũ, thĩiniĩ wa thirikari ya kũnyitana, ya gatagatĩ ka Mwai wa Kibaki mũtigairĩ. O ũndũ ũmwe na Raila Odinga, ũrĩa arĩ mũtongoria wa kĩama kĩa ODM, gatagatĩ ka mwaka wa ngiri igĩrĩ na inyanya, nginyagia ngiri igĩrĩ na ikũmi na igĩrĩ. Na mbera ĩyo, nĩ arĩ mũbunge wa Gatundu ya kĩanda, kũrĩa akoretwo athurĩtwo nĩ mũingĩ. Na oho, nĩ arĩ minister wa kĩgĩna thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya, na mũtongoria wa kĩama gĩa KANU hĩndĩ ĩmwe.

Kĩama gĩa Orange Democratic Movement, kana ODM ta ũrĩa kĩũkaine gũkũ bũrũri-inĩ, nĩ kĩama kĩrĩa kĩrĩ kuo na kĩna kahinda karaihu mũno, kuuma rĩrĩa gĩakorirwo gĩkĩthondekwo. Kĩama gĩkĩ kĩa ODM, gĩakorirwo gĩgĩthondekwo mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na ithano. Nĩ thutha wa mũtongoria wa kĩo mũndũ ũgũĩtwo Raila Odinga, ũrĩa makorirwo makĩhĩtania na makĩremwo kũrutithania wĩra, na ũrĩa warĩ president wa gatatũ wa bũrũri wa Kenya nĩwe Emilio Mwai wa Kibaki, na Raila Odinga, Najib Balala, Charity Ngilu, William Ruto, o ũndũ ũmwe na atongoria angĩ aingĩ. Magĩkorwo makiuma thirikari-inĩ ya NARC, na magĩthondeka kĩama kĩao kĩũkaine ta ODM, na kĩrĩa gwa kahinda-inĩ gaka gĩtongoragia nĩ mũndũ ũgũĩtwo Raila Odinga. No mũikarĩri gĩtĩ wa kĩo, nĩ ngavana wa Homabay nĩwe Gladys Wanga. Nake mwandĩki mũnene wa kĩama gĩkĩ, nĩ cenĩta wa gĩtarũ kana kauntĩ ya Nairobi, mũndũ ũgũĩtwo Edwin Sifuna.

Kũringana na ũthuthuria, ciĩko cia wĩkinaĩ irĩa ciakorirwo ikĩhũrwo roboti thĩiniĩ wa ceceni cia borithi gatagatĩ ka mwaka wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩĩrĩ, itikoretwo ikĩnyiha na njĩra nene, na ikoretwo ikĩambatĩra, tiga mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩĩrĩ rĩrĩa ciĩko icio ciakorirwo igĩthiĩ thĩ ũndũ ũrĩa ũrakorwo ũkĩonania, ũrĩa thirikari ĩtahotete gũkorwo ĩkĩhũrana na wĩkinaĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Na njĩra irĩa ĩbatiĩ gũkorwo ĩkĩoya nĩguo gũtigĩrĩra atĩ wĩkinaĩ nĩ wakorwo ũkĩnyihanyiha kana ũkĩhuka. Na ũũ nĩ kuuga atĩ, Akenya na mũno makĩria mbeũ njĩthĩ nene ndĩrĩ na mawĩra ma kũruta. Na gĩkĩ nĩkĩo gĩtũmi kĩnene gĩtũmĩte makorwo magĩĩkuruhania na wĩkinaĩ o ũndũ ũmwe na gwĩkuruhania na mĩhang'o, o ũndũ ũmwe na maũndũ ma uni wa watho, ũndũ ũrĩa thirikari ĩbatiĩ gũkorwo ĩkĩũrora, na njĩra nene, nĩguo gũtigĩrĩra, anake aingĩ mũno makĩria mbeũ njĩthĩ, nĩ yakorwo ĩkĩona mawĩra, nĩguo ndĩgakorwo ĩkĩingĩrania na ciĩko cia wĩkinaĩ.

Mũbango wa ũrigitani wa Beyond Zero ũrĩa wakorirwo ũkĩambĩrĩrio nĩ Margaret Kenyatta, ũyũ nĩ ũrĩa warĩ mũtumia wa President wa kana wa bũrũri. Nĩ ũteithĩrĩirie na gĩkĩro kĩnene na ũkanyita itemi inene harĩ kũgacĩria ũgima mwega wa mwĩrĩ wa aciari o ũndũ ũmwe na ciana gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Mũbango ũyũ ũrĩa itanya rĩaguo rĩarĩ atumia arĩa aritũ na mena ciana nini kuma kũndũ kũrĩa gũtakoragwo na mathibitarĩ kana kũrĩa kũraihĩrĩirie mathibitarĩ. Ũteithĩrĩirie na njĩra nene kuona nĩ ũtigagĩrĩra mũtumia nĩ aheo motungata ma ũrigitani kuma rĩrĩa amenya nĩ ohote nda, agathiĩ thibitarĩ akaheo motungata. Na oho nĩ aheagwo ndawa cia gũtigĩrĩra mwĩrĩ wake wĩna hinya na wĩna indo irĩa ciothe irabatarĩka ta vitamin. Na oho nĩ atigagĩrĩra atĩ n aheo motungata ma kũgĩa mwana hatarĩ marĩhi, mũgarũ na hau gatene harĩa atumia aingĩ makoragwo makĩgĩĩra ciana mũciĩ nĩ gwĩtigĩra bill cia thibitarĩ. O ũndũ ũmwe na gũtigĩrĩra atĩ mwana nĩ aheo motungata ma ũrigitani nginyagia rĩrĩa egũkinyia mĩeri ĩtatũ.

Ũyũ nĩ wendia wa share thĩ-inĩ wa thoko ya wendia na ũgũri wa share ya Nairobi ũrĩa ũĩkaine ta kĩmoni moni ta Nairobi stocks exchange na gũkũ nĩ kũrĩa makambuni marĩa makinyanĩirie ikĩro na makaheo rũtha makoragwo makĩendia share, o ũndũ ũmwe na kwenderia andũ nĩguo gũtigĩrĩra nĩmona mbeca iria marabatara. Wendia wa share nĩ ũkoragwo arĩ kĩguni kĩnene mũno harĩ andũ kĩũmbe, harĩ kambuni o ũndũ ũmwe na thirikari, kuona wa mbere rĩrĩa mũndũ arenda gũkorwo agĩetha kũndũ gwa kũigithia mbeca ciake nĩguo akorwo akĩona maciaro, mũndũ kĩũmbe nĩ akoragwo akĩĩrwo akorwo akĩgũra share thĩ-inĩ wa makambuni matiganĩte, na akorwo akĩgũra rĩrĩa cirendio na mbei ya thĩ na gũcoka gũciendia rĩrĩa mbei yacio yambatĩra, nĩguo gũkorwo akĩona baida. O ho rĩrĩa makambuni makorwo makĩendia share thĩ-inĩ wa kamboni ciao, nĩ gũkoragwo gũkĩmahe mbeca cia gũkorwo makĩandandũra o ũndũ ũmwe na kwararamia mũrutĩre wa wĩra wa kambũni, ũndũ ũrĩa ũmĩtwarithagia na mbere, na meka ũũ, nĩ gũtigagĩrĩra nayo thirikari nĩyakorwo ĩkĩgunĩka na njĩra ya kuona magoti kumana na wendia ũyũ o na kambuni ici.

Kwĩna irio itiganĩte ngoretwo ngĩhanda thĩinĩ wa mũgũnda wakwa iria cikoragwo na ũguni mũnene mũno makĩrĩa hee mwĩrĩ wakwa. Kwa mũhano, nĩngoragwo handĩte matunda matiganĩte na marĩa makoragwo magĩteithĩrĩria mwĩrĩ na njĩra ya nene kwa mũhano ndĩna makorobia, o ũndũ ũmwe nĩ ndĩna macungwa na ndimũ, na oho nĩhandĩte buruti iria cikoragwo cigĩũka gwa kĩmera. Irio ici kana matunda maya nĩmatigagĩrĩra atĩ bitameni iria ciothe mwĩrĩ ũkoragwo ũgĩbatara kuma matunda-inĩ nĩndakorwo ngĩmona, na mũno makĩria thĩinĩ wa mũkorobia ũrĩa ũkoragwo na bitameni nyingĩ na ũteithagia mwĩrĩ na njĩra nene. Oho ndĩna nyeni ta thibinaji, o ũndũ ũmwe na nyeni mũthemba wa thũkũma iria nacio iteithagia mwĩrĩ na bitameni, nayo thibinaji nĩkoragwo na iron ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩteithĩrĩria mwĩrĩ na njĩra nene. Na mĩhandĩre yacio ti mĩritũ nĩamu no gũcihanda thĩinĩ wa marima kana mĩtaro na mũno hakuhĩ na ciugo cia ng'ombe nĩguo gũtigĩrĩra nĩirona thumu na gũkũra na njĩra ya kĩmerera.

Mboga kana nyeni cia ũndũirĩ nĩikoragwo ikĩhe mwĩrĩ indo cia bata mũno mũno makĩrĩa, na nĩkio ndigagĩrĩra gwakwa thĩinĩ wa mũgũnda nĩ ndacihanda na njĩra nene, na nĩguo ngorwo ngĩtigĩrĩra bamĩrĩ yakwa ĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ, o ũndũ ũmwe nĩ ndakorwo ngĩona thoko yacio nĩamu nĩkoragwo ĩ igũrũ na njĩra njega, thĩinĩ wa mũgũnda wakwa nĩngũraga eeh mbegũ cia terere, cia kunde, kana mathoroko torĩa tũmetaga o ũndũ ũmwe na managu, na gũtigĩrĩra nĩ ndacihanda marima-inĩ mena thumu, ũrĩa ũmanaga na kiugo kĩa ng'ombe, kĩa mbũri, onakana kĩa ngũkũ, na gũtigĩrĩra nĩ ndacihe maĩ ma kwĩigana, ũndũ ũrĩa ũtũmaga, na ũgacũngĩrĩria, ikorwo igĩkũra na njĩra njega, hatarĩ gwĩkĩra ndawa cia nduka-inĩ, ũndũ ũrĩa ũtigagĩrĩra atĩ ingĩciria ndirĩ na ũgwati wa gũkorwo ngĩrĩa indo itarĩ njega thĩinĩ wa mwĩrĩ, na oho nĩ ndigagĩrĩra atĩ nĩ ndongerera indo ingĩ ta cageti, iria ciũĩkaine kũrĩyo nĩ ndũrĩrĩ ingĩ, no iria rĩu cikoretwo ikĩnyiũkio gwakwa mũciĩ o ũndũ ũmwe na itũra rĩakwa.

Kwĩna njĩra itiganĩte arĩmi mangĩkorwo makĩhũthĩra nĩguo kũiga irio ciao wega nĩguo itigate wagĩrĩru wacio. Kwa mũhano, angĩkorwo nĩ matunda nĩmabatiĩ gũtigĩrĩra atĩ matunda macio nĩmaigwo handũ hahehu na handũ mategũthũka naihenya. Na haha nĩ kuga matunda matikaigwo handũ hena ũrugarĩ mũingĩ nĩamu nĩmakwĩrua na mambie kũbutha naihenya, na ũndũ ũrĩa ũgũtũma makorwo magĩte ũteithio wamo harĩ mũndũ. Na nĩ wega makorwo makĩigwo thĩinĩ wa biriji nĩguo gũtigĩrĩra nĩmaikara na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩguo mũndũ amarĩa makorwo marĩ na ũteithio. Ũũ noguo ona nyeni ibataire gũkorwo igĩkĩigwo ciatuo kuma mũgũnda angĩkorwo mũrĩmi no nginya acitue nĩibatiĩ kũigwo heho-inĩ nĩguo itigathũke. No kũngĩhotekeka nĩwega gũtua nyeni kuma mũgũnda na kũrugwo hau hau nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩciateithia mwĩrĩ na njĩra nene, na mũno makĩria itikarugwo na njĩra nene nĩguo itigate indo iria ikoragwo thĩinĩ wacio. Maũndũ maya mangĩkwo irio ici noikorwo na ũguni mũnene makĩria he mwĩrĩ wa mũndũ.

Mwana o wothe abatiĩ nĩ kũheo irio ikinyanĩire na ciĩna indo ciothe nĩguo gũtigĩrĩra atĩ mwĩrĩ wake nĩwakũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Kwa mũhano, wagĩrĩru wa irio nĩũhutagia na njĩra nene mũno ũgima wa mwĩrĩ wa mwana na mwana angĩkorwo atarĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩaremagwo nĩ kũrĩa, ũndũ ũrĩa ũtũmaga athiĩ na mbere na kũhinyĩrĩrĩka. Kwa mũhano, ataramu a irio makoragwo merĩte aciari atĩ thani ya mwana ĩbatiĩ gũkorwo na irio cia mĩthemba yothe na mĩthemba ĩtiganĩte nĩguo gũtigĩrĩra atĩ mwĩrĩ wake nĩwona indo iria ciothe ũrabatara. Na mũno makĩria ciana nĩciĩragwo ciheywo nyama ĩrĩa ĩtarĩ ndune kana nyama njerũ nĩguo gũtigĩrĩra mwĩrĩ wao nĩwagunĩka na maguta marĩa makoragwo thĩinĩ wa nyama icio, ta thamaki marĩa matũmaga mwana akorwo agĩkũria hakiri ciake na njĩra njega. Na oho mwana nĩeragwo aheywo matunda namo nĩmamũteithagia. Na thĩinĩ wa thani ya irio ya mwana ndĩbatiĩ kwaga kĩndũ kana nyeni ĩrĩa ĩteithagia na bitameni na gũtũma mwĩrĩ wa mwana ũkũre wĩna ũrugarĩ o ũndũ ũmwe na hinya na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Ũrĩmi wa iriia thĩiniĩ wa kauntĩ ya Gĩthumo, ndũkoragwo woiyũkĩtio na njĩra nene. Kuona arĩmi aingĩ a ng'ombe kana mahiũ mwena ũyũ, makoragwo makĩrĩithia ng'ombe, nĩguo ikorwo ikĩmateithia kũrĩma. Ona kana ci cia kũmahe karia tu kanini ga kũhũthĩrwo thĩiniĩ wa mĩciĩ. Kuona aingĩ makoragwo makĩrĩithia ng'ombe, ĩrĩa yũĩkaine ta gakaria ndongu kana ng'ombe ĩrĩa ĩkoragwo na iguku na ndĩkoragwo na iria rĩingĩ. Na ũyũ ũgacũngĩrĩria gũkorwo na ũnyihu wa iria mwena ũyũ. Oho, thĩna ũngĩ ũkoragwo ũgũmĩire andũ a mwena ũyũ nĩ atĩ, makoragwo magĩkũria ng'ombe irĩa cia tene, irĩa itakoragwo na iria, na oho, kwaga kwa mbegũ cia kĩrĩu, nĩ gũtũmĩte matigakorwo magĩtwarithia ũrĩmi ũyũ wa iria na mbere na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ningĩ rĩera gũkorwo atĩ nĩ rĩkoragwo rĩgĩcenjia, na aikari a mwena ũyũ, magakorwo makĩaga irio irĩa ibatiĩ cia gũkorwo makĩhe mahiũ mao, no gũcũngĩrĩirie gũkorwo na ũnyihu wa iria. Na kũndũ kũingĩ nĩ gũkoragwo na barabara itarĩ njega, gũgacũngĩrĩria ona andũ arĩa mena iria rĩingĩ, makaga njĩra ya kũrĩkinyia thoko ũrĩa kwagĩrĩire.

Kwĩna na maũndũ matiganĩte marĩa ngoragwo ngĩrora rĩrĩa ndĩragũra matunda kana nyeni. Nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩmakinyanĩirie ikĩro na mena wagĩrĩru ũrĩa ingĩkorwo ngĩenda. Wambere okorwo nĩ matunda nĩndigagĩrĩra atĩ matunda macio nĩ matheru na harĩa maraigwo nĩ hatheru, na mũno makĩria ngatigĩrĩra harĩa ndĩragũra matunda maya nĩmahumbĩre nĩguo kũmathengania, o ũndũ ũmwe na kũmagitĩra kumana kwĩ rũkũngũ o ũndũ ũmwe kuma gwĩ tũtambi tũrĩa tũkoragwo tũkĩũmbũka ta ngi, nĩguo matige gũkorwo mombĩrĩirwo na makagĩa gĩko. Oho wakerĩ nĩ ndigagĩrĩra atĩ okorwo nĩ matunda kana nyeni ici ciothe ngarora kana ciĩna tũgunyũ, na mũno makĩria kana nĩ nũme tuoka nĩ itunda na akorwo nĩirũme rĩu ndingĩkorwo ngĩgũra. Oho onakorwo nĩ nyeni ũngĩkora nĩirũmangĩtwo kana ciĩna tũrima twa tũtambi nacio ndikoragwo ngĩgura. Na oho nyeni mũndũ nĩabataraga gũcirora wega mĩena yerĩ nĩũndũ wa tũtambi tũrĩa tũkoragwo tũkĩhitha thĩ wa mahuti mũno makĩria ndinoho nĩguo gũtigĩrĩra iria wathiĩ nacio mũciĩ nĩ theru na nĩikinyanĩirie ikĩro.

Rĩrĩa ndathomaga, na rĩrĩa ndarĩ thĩiniĩ wa thukuru ya mũthingi oũndũ ũmwe na ya thekondarĩ, nĩndarĩ thĩiniĩ wa gĩkundi kĩoĩkaine ta 4K club, kĩrĩa twaugaga nĩ kuungana kufanya kusaidia kenya, na harĩa twakoragwo tũgĩcokanĩrĩrio thĩiniĩ wa ikundi na gũkorwo tũkĩonio njĩra cia kũrĩma, mũno makĩria nĩtwakoragwo tũkĩrĩma indo iria ithũkaga naihenya ta thũkũma oũndũ ũmwe na thibinanji. Na oho nĩtwakoragwo tũkĩonio gũkorwo tũkĩrĩma indo ta ndania oũndũ ũmwe na indo iria ikoragwo igĩkũra thĩiniĩ wa mĩrĩ oũndũ ũmwe na matunda. Ũndũ ũyũ ona thengia wa gũkorwo tũgĩthoma gĩthomo kĩa ũrĩmi kana agriculture, nĩwakoragwo wĩwa bata mũno na nĩndawendete, nĩamu nĩtwakoragwo tũgĩtĩkĩrio kwendia thũkũma ona kana thibinanji iria twakorwo tũgĩkũria na tũkenderia arutwo arĩa angĩ kana tũkainũkia mũciĩ, ũndũ ũrĩa watũmaga twone mbeca, na oho nĩwatũmaga mũndũ akorwo akĩmenya njĩra njega cia ũrĩmi, na arĩkia thukuru kana rĩrĩa ainũka agakorwo agĩthiĩ nambere na ũrĩmi ũyũ.

Kwĩna maũndũ matiganĩte marĩa ũngĩkorwo ũgithingata kana ũkorwo ũkĩrora nĩgwo gũkorwo ũkĩmenya kana iria rĩaku kana iria rĩrĩa wagũra nĩrĩega kana nĩ rĩthũku. Wa mbere, rĩrĩa wakorwo ũgĩĩkora na iria na nĩũrenda kũrora ũrĩa rĩhana, nĩ ũbatiĩ gũkorwo ũkĩrĩcama nĩamu iria rĩrĩa rĩtarĩ ithũku rĩkoragwo na kamũcamo kega kena gacumbĩ karaihĩrĩirie, no iria rĩrĩa ithũku nĩrĩkoragwo rĩrĩgagatu o ũndũ ũmwe na mũcamo rĩraigwĩka tarĩra rũra. Ũndũ ũngĩ ũngĩmenya nagwo kana iria nĩ rĩega kana nĩrĩrathũka, nĩ rĩrĩa watherũkia iria rĩaku. Iria rĩega rĩkoragwo rĩgĩtheruka na njĩra njega, no iria rĩrĩa rĩrenda guthuka kana rĩthuku rĩkoragwo rĩtagutherũka kana rĩatherũka rĩkagĩa makũmbĩ o ũndũ ũmwe na mahiga na o ũndũ ũmwe rĩge, rĩgekorwo rĩgĩkera maaĩ na iria na hau ũkamenya iria rĩu nĩ ithũku. Oho kaũndũ kangĩ ũbatiĩ gũkorwo ũgĩka, nĩ rĩrĩa wakorwo ũgĩkĩra iria rĩu thĩiniĩ wa ngirathi, angĩkorwo iria rĩaku rĩtirĩ na makũmbũrũ iria rĩu rĩkoragwo rĩĩ rĩega, no rĩgĩkorwo rĩna makũmbũrũ kana mahiga hau ũkamenya iria rĩu nĩ ithũku.

Ũrĩithia ũyũ wa mahiũ nĩ ũrĩa ũkoragwo kaingĩ na kaingĩ ũkĩoneka kũrĩ ndũrĩrĩ iria ikoragwo ikĩrĩithia mahiũ na njĩra ya gũthamathama ta rũrĩrĩ rwa cumarĩ, rũrĩrĩ rwa maathai, rũrĩrĩ rwa thamburu o ũndũ ũmwe na rũrĩrĩ rwa turukana. Arĩa aingĩ nĩ arĩa makoragwo makĩrĩithia ng'ombe ici cia kĩndũire kana cia tene iria ikoragwo na maguku na iria makoragwo makĩrĩithia nyingĩ ciĩ cia nyama. Kuona itikoragwo ikĩruta iriya na gĩkĩro kĩnene na iriya rĩrĩa ikoragwo ikĩruta rĩingĩ tu no rĩa tũcaũ twacio, na rĩrĩa rĩngĩ rĩgakorwo rĩkĩnyuo thĩinĩ wa mĩciĩ ya ndũrĩrĩ ici. Na ũndũ ũrĩa ũtakoragwo ũrĩ na ũguni mũnene harĩo kuona matikoragwo na umithio mũnene makoragwo makĩona makĩrĩithia ng'ombe, ici ũkĩringithania na andũ arĩa makoragwo makĩrĩithia ng'ombe handũ hahingĩre, ng'ombe ciĩ cia iriya kana cirĩ cia nyama. Na oho nĩmakoragwo makĩhutio nĩ ũcenjia wa rĩera na njĩra nene kuona matihotaga gũkorwo makĩigĩra irio cia mahiũ hĩndĩ ĩrĩa kwaura nĩguo makorwo magĩcihe rĩrĩa riũwa rĩakorwo rĩkĩara gwa kahinda karaihu.

Kwĩna maũndũ matiganĩte marĩa macũngagĩrĩria ona kana matũmaga irio cia mũgũnda ikorwo na wagĩrĩru na wa mbere, nĩ ũrĩa irio icio ikũrĩtio. Kwa mũhano, angĩkorwo irio nĩ ciahandĩrwo harĩa hagĩrĩire, tĩĩri-inĩ ũrĩa wagĩrĩire na kũramatwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, irio icio nĩ ikũraga na gĩkĩro kĩega na gĩkĩro kĩa igũrũ na na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Oho ndawa iria ciahũthĩrwo thĩiniĩ wa gũkũria mũmera ũcio kwa mũhano, okorwo nĩ ndawa cia bataraitha ibatiĩ gũtigĩrĩra tu irio icio ciakũrio na ndawa ĩrĩa tu ĩrabatarĩka nĩgwo gũtiga itinakorwo na ndawa nyingĩ thĩiniĩ wacio. Na oho rĩrĩa mũrĩmi arahũrana na tũtambi nĩ abatiĩ gũtigĩrĩra ahũthĩra ndawa na gĩkĩro kĩnini mũno kĩrĩa tu kĩrabatarĩka, na ndanakorwo akĩruta iro icio thĩiniĩ wa mũgũnda ndawa ĩno ĩtathirĩte thĩiniĩ wa mathangũ, nĩgwo gũtigĩrĩra atĩ irio icio ciĩna wagĩrĩru na nĩ ciakinyanĩria gĩkĩro kĩrĩa kĩega kĩa ũgima wa mwĩrĩ. Oho indo ici nĩibatiĩ gũtigĩrĩrio atĩ ciĩna ũtheru ũrĩa wagĩrĩire na mũno makĩria angĩkorwo mũrĩmi no ahote gũkũria irio ciake na njĩra ya kĩmerera, irio icio no ikorwo na wagĩrĩru mũno makĩrĩa.

Njĩra cia ũrĩmi nĩikoragwo ikĩhutia wagĩrĩru wa irio cia mũgũnda na njĩra nene makĩria, ona makĩria rĩrĩa ũrakorwo ũgĩetha thoko cia kĩmabũrũri. Kwa mũhano, rĩrĩa wakorwo ũgĩkĩra irio bataraitha nyingĩ, bataraitha ĩyo nĩkoragwo ĩgĩikara thĩiniĩ wa mahuti kana mĩkori ya irio ciaku, ũndũ ũrĩa ũtũmaga mũndũ akorwo akĩrĩa irio itikanyi, itakinyanĩirie ikĩro nĩamu nĩikoragwo na ndawa itagĩrĩire. Oho ndawa cia tũtambi mũno makĩria ĩrĩa ĩkoragwo ikĩhũthĩrwo gũkũ bũrũri-inĩ nĩkumbũkĩte atĩ nyingĩ ikoragwo igirĩtio kũhũthĩka thĩiniĩ wa mabũrũri marĩa ikoragwo ciumĩte nĩamu nĩikoragwo arĩ ũgwati kũrĩ mũtũrĩre wa arĩmi ona arĩa makoragwo makĩrĩa irio iria ihũrĩtwo ndawa ici cia tũtambi. Kwogwo mũrĩmi nĩabatiĩ gũtigĩrĩra ndawa iria arahũthĩra thĩiniĩ wa mĩmera yake nĩ ikinyanĩirie ikĩro, na gũtigĩrĩra oho itirarehe maũndũ matarĩ mega thĩiniĩ wa mĩĩrĩ ya mũrĩi na gũtigĩrĩra gĩkĩro kĩrĩa arakorwo akĩhũũra ndawa ici kwĩ mĩmera yake, nĩ kĩrĩa kĩagĩrĩire na ti kĩrĩa gĩgũkorwo gĩgĩtigara thĩiniĩ wa mĩmera ĩyũ na gũkorwo harĩ ũgwati.

Nduka ĩno ya China Square, nĩ nduka yakorirwo ĩkĩigwo barabara-inĩ nene ya Thika, thĩinĩ wa nyũmba ya Unicity Mall, ĩno nĩ ĩrĩa ĩkoragwo ĩriganĩtie na yunivasĩtĩ nene ya Kenyatta. Na gũkũ, yakorirwo ĩkĩanjio mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na mirongo ĩĩrĩ na ithatũ, nĩ mũndũrũme ũmwe kuuma bũrũri wa China. Na ũndũ ũrĩa watũmire, nduka ĩno ĩkorwo ĩkĩmenyeka mũno nĩ kwendia indo na thogora wa thĩ. Ũndũ ũrĩa watũmire akenya makorwo makiumũrũrũka na inegene makĩũria nĩatĩa thirikari ĩngĩkorwo ĩkĩhe mũndũ wa kuma bũrũri ũngĩ marũa na kwendia indo na gĩkĩro kĩnini gũkũ bũrũri-inĩ. Nduka ĩno yendagia indo itiganĩte ta cia nyũmba, indo irĩa itũmĩkaga riko ta ikombe, tũhiũ, ngirathi o ũndũ na indo ingĩ nyingĩ. Oho nĩ mendagia indo iria ihũthĩkaga kana ihũthagĩra thitima, na magacoka makendia nguo. Na oho indo ici ciothe makoragwo makĩendia na thogora wa thĩ, ũndũ ũrĩa ũtũmaga akenya aingĩ makorwo magĩthiĩ thĩinĩ wa nduka ĩno nĩguo kũgũra indo, na thogora wa thiĩ.

Nduka nini ta ici na irĩa ikoragwo igĩtukania indo indo iria ciendagio nduka-inĩ o ũndũ ũmwe na indo irĩa cikoragwo cikĩoneka thĩinĩ wa thoko, nĩ njĩra ĩmwe ya kuonania ũrĩa ũtonga wa bũrũri ũrakorwo ũgĩkũra, kana ũrĩa ũrakorwo ũgĩthũka. Wa mbere nduka ici cia matũra-inĩ na irĩa ikoragwo ikĩendia indo na gĩkĩro kĩnini, nĩ ikoragwo igĩteithia harĩ gũthondekera andũ mawĩra. Kuona ndĩkoragwo ĩgĩbatara mbeca nyingĩ gũkorwo ũkĩambĩrĩria nduka ya mũthemba ũyũ na kũmĩramata. Na oho nĩ ĩtigagĩrĩra atĩ nĩ yateithĩrĩria andũ a gĩkĩro gĩa thĩ, arĩa matangĩhota kũgũra indo nyingĩ hamwe thĩinĩ wa matuka manene ma supermarket. Gũkorwo magĩthiĩ na mbere na mũtũũrĩre wao, kũringana na mbeca irĩa marakorwo makĩona, nĩ amu ingo ikoragwo ikĩendio na gĩthimi kĩnini kũringana na iria mũgũri enacio. Ũndũ ũyũ nĩ wonanagia economy ĩtarĩ na mbeca nyingĩ ũndũ ũrĩa ũtũmaga ũtonga wa bũrũri ũkorwo ũkĩoneka ta ũrakũbũbana. No rĩrĩa akenya mahota gũkorwo makĩgũra indo thĩinĩ wa nduka nene na gĩkĩro kĩnene, njĩra ĩyo na ũndũ ũcio nĩ wonanagia atĩ ũtonga nĩ wakũra na nĩ ũrathiĩ na mbere na kwandandũka.

Nyanya nĩ kĩndũ gĩa bata thĩiniĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ wa o mũthenya, ona kana thĩiniĩ wa mambũra na nda, ndĩa iria ikoragwo ikĩhanĩka thĩiniĩ wa mĩciĩ kana thĩiniĩ wa mĩtũũra. Kwambere nyanya nĩ ĩkoragwo ĩkĩrugwo thĩiniĩ wa mĩciĩ nĩgwo gũtigĩrĩra nĩyongerera mũcamo wa irio iria irarugwo ta nyeni oũndũ ũmwe na nyama, kana indo iria nyingĩ ikoragwo ikĩrugwo mũciĩ nĩikoragwo igĩkĩrwo nyanya. Rĩrĩa kwĩna mambũra, nyanya oici nĩikoragwo ikĩrugwo nĩgwo gũkorwo ikĩhe mũcamo na kwongerera cama wa gĩtoero na itoero itiganĩte iria ikoragwo thĩiniĩ wa ndĩa, na ũndũ ũyũ nĩũkoragwo ũgĩtũma irio icio ikorwo ikĩgucĩrĩria. Oho thĩiniĩ wa ndĩa na maambũra maya, nyanya nĩihũthagĩrwo na kũrenga, kũrengwo na gũtinangio igatuĩka ta kachumbari karĩa gakoragwo gakĩrĩywo na nyama cia kũhĩhio, na oho rĩrĩa andũ marugĩte irio mũthemba wa pilau, nyanya noikorogwo igĩthondeka kachumbari karĩa karĩanagĩria na mũceere ũyũ na gũtigĩrĩra atĩ igongona kana maambũra nĩmagĩrĩra.

Marigũ nĩ kĩndũ gĩa bata mũno makĩria thĩiniĩ wa o mũtũũrĩre wa o mũthenya kana thĩiniĩ wa mambũra mũno makĩria thĩiniĩ wa mũtũũrĩre wa mũgĩkũyũ. Wa mbere, marigũ nĩ makoragwo makĩrugwo thĩiniĩ wa mũciĩ ta irio kana gĩtoero na kũrĩanĩrio na irio ingĩ ta mũcere o ũndũ ũmwe na gĩtheri. Na o ho, marigũ nĩ mahũthĩkaga harĩ gũkima mũkimo wa ũndũire, ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũgĩteithĩrĩria harĩ gũthondeka mwĩrĩ na kũrĩa irio njega. Marigũ o ho rĩrĩa mwana mũnini areruta kũrĩa, nĩ akoragwo agĩkimĩrwo marigũ, na marĩa makoragwo makĩmũteithĩrĩria na gũteithĩrĩria nda yake harĩ kũmenya gũthĩa irio rĩrĩa mwana ũyũ areruta kũrĩa. Thĩiniĩ wa magongona ma mũgĩkũyũ ta kũracia, atumia nĩ makuaga marigũ magĩthiĩ kũracia, arĩ kĩndũ kiĩmwe gĩkoragwo gĩ gĩa bata thĩiniĩ wa mũtaratara wa kũgũrana thĩiniĩ wa ũgĩkũyũ. Na o ho marigũ nĩ marĩagwo ta matunda thĩiniĩ wa maruga kana mambura ma magongona, harĩa andũ makoragwo makĩrengerwo marigũ na kũheyo marũmanĩrĩirie hamwe na irio.

Nyanya nĩ ĩmwe wa indo imwe irĩa cikoragwo cikĩrĩmwo kuuma mũgũnda na kĩndũ kĩrĩa gĩkoragwo gĩgĩthũka naihenya mũno kĩngĩaga gũkorwo gĩkĩmenyererwo. Ona kana kwaga kũigwo na njĩra ĩrĩa yaagĩrĩire. Nyanya nĩ ĩrĩ njĩra nyingĩ ya gũcimenyerera kũringana na mahũthĩro marĩa irenda gũkorwo ikĩhũthĩrwo na marĩa maingĩ makoragwo marĩ kũruga kana thĩinĩ wa ũrugi. Rĩrĩa wakorwo ũgĩtua nyanya yaku na nĩ ũrenda gũkorwo ũkĩmĩtwara thĩinĩ wa thoko, njĩra ĩrĩa njega ya kũmĩmenyerera, nĩ kũmĩkĩra thĩinĩ wa kĩrĩti kĩa mbaũ kĩrĩa ĩrakorwo ĩgĩthiĩ ĩkĩhuhagia na ĩna rĩera rĩa kũigana. Angĩkorwo ũrenda kũiga nyanya gwa kahinda karaya, njĩra ya mbere ya gũcimenyerera nĩ gũcitinangia na gũciruta mbegũ ciake cia thĩinĩ. Ũgacianĩkĩra riũa ũgacoka ũgaciiga handũ itangĩkorwo hena heho. Wa kerĩ nĩ atĩ nyanya no ũkorwo ũgĩciga thĩinĩ wa fridge kana ithandũkũ rĩa heho. Nĩguo ũgakorwo ũgĩcihũthĩra gwa kahinda karĩa ũgũkorwo ũkĩenda. No njĩra ĩno andũ nĩ moigaga nĩ ĩtũmaga nyanya ĩkorwo ĩgĩte mũcamo. Ũndũ ũngĩ nĩ gũtinangia nyanya na gũcihũrahũra na gũciĩkĩra thĩinĩ wa mĩkebe ikahũthĩrwo ta kĩndũ kĩũĩkaine ta sauce.

Ũyũ nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya ũkinyanĩria ya Safaricom ũrĩa ũĩkaine ta Peter Ndegwa. Ũrĩa wĩrĩga kuuga atĩ kambuni ĩno ya Safaricom, nĩ ĩkoretwo, kana noyende gũkorwo makĩnyitanĩra hamwe na kambuni ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩheana motungata ma intaneti , ya mwonjoria wĩ gatũũ bũrũri-inĩ wa America ũĩkaine ta Elon Musk, ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩendia indo ciayo cia ũheani wa intaneti gũkũ bũrũri-inĩ na njĩra ya raithi. Ũndũ ũrĩa ũrakoretwo ũgĩkĩra hahũ ũthii wa na mbere wa wendia wa intaneti wa kambuni ya Safaricom. Na haha hagĩthingĩrĩria kambuni ĩno gũkorwo makĩendekithia kana kuuga matingĩrega gũkorwo makĩnyitanĩra na kambuni ĩno ya Starlink. Nĩguo gũtigĩrĩra biacara yao ya wendia wa intaneti gũkũ bũrũri-inĩ ndĩnakorwo ĩgĩkũbũbana kana kuoywo makorwo matunyĩtwo biacara ĩno nĩ kambuni ĩno ya Starlink.